Tam anyun awendi chigilisiet ab borto en arawet awendi anyun sipitali negit ak kokwet Anan dispensari ne negit kechigilan ye kagechikilan anyun keger kot komiten mianwogik Che terter inendet ye kichigil ii kosto mianwogik Che Imuch kobwa en borto ama bwa mianwogik ako kora komuche koribin imi komie kegonin tuguk Che nyolu iam anan tuguk Che I mokyingei si koter anyun mianwogik Che terter en borto

Si konget anyun koam tiongik tiongik alak en ecosystem nebo Kenya ko amun icheget ko maran ko manyorchingei amitwogik Che makyingei en borto kora icheget ko mara Chang ago tinye nguvut neo komuche koam inei tiongik alak Che koseret alak si maimuch kebos kiito tesetai ko kinde tiongik alak tugul ko terter kindo age tugul kambinywan ko terter si maimuch konyor ge ak yeityo kwam anyun tiongik alak

Achame anyuun akas redio nebo kutitab anan nebo emoo fm anan nebo emo fm cheng'alale lukait nyun nebo kipsigis, ak logoiwek tugul koaroru komie kit netesetai, kora koraisi amuun ibu icheket kit netesetai kong'eten chebo kokwet ak chebo taonisiek, kora koicheket koarorun en language neimue igas kotesetai ak kora komuche igasen redio anan igeren television anyun

Sugulisiek anyun chemiten kokwet, chebo kipsomaninik kokindo anyun komach kochang'a sikomuch anyun laak chesomanen konyorchike sugulit noton kora ko chemaimuche kobun tuguk choto cheuu karisiek ko kerengaisiek kwak. En saisiek choto kora kokraran yaan kamiani lakwa kokebirchi sikindet komuche kolabat sikindet aitya koit en saisiek choton cheki makienge

logoiwek agobo strike anan kipsomaninik chebo sugul nebo barak university of Nairobi kokamwa kole icheket kokanyor chike anyun rabisiek anan chebkondok chekamwa serkalit kole igochin rabinik chekikuren higher education loans board higher education loans board ih kokomatokoit en kasarta noton ne nyalunot nekikakimwachi kele nyoru kora ih kogakonget lakok kab sugul komatokonyor anyuun mwalimuek chemakienge amuun Mami mwalimuek anan kale mwalimuek komabuane kilas en Kasarta noton nekimakyinge kora kale manyoru amituagig choton chemakienge en sugul amu Mami amituagig sugul, kora kale matinye anyun library olekisomanen oleimuch kosomanen kale ki ming'iinit anyuun Ako Chang lakok Ako kimakyinige asikosoman en sait noto nekimakyinge

Somanet ab emeet anyun kokikotoret kipsomaninik kobun oreet chechang',oratunuek cheterter ,netai ko yan karisoman komuch kosteun ak kotya kotoret kipsomaniat koborun omitwogik, koboru amitwogik chemokyinigen anyun en borto, yekagonetin akobo amitwogik chemokyinigen en borto kosto anyun tuguk cheu mionwogik cheimuch kobwa boro, kora kipsomaniani yekakosoman komuch eleburto en biik, yekakoburto en biik koneet olekindochin biik yon miten kou yekokibirge anan kondochi biik ak kotoret anyun ketatuan anan ketar kotor keiib kipagenge ak kitya kehelewangee, kora komuch kotoret kipsomaninik komuch kotoret akobo minseet ab boisionik ab kabungui, ye karinai anyun inai oletot keminda sikorut anyun tuguchu kemin en kabungui kou olekimongyingee.

Mpesa ko oret anyun nekararan anan ko nenyumnyum yan kilipani rapishek ak yon ilipani tukuk maran kealisye eng ndonyo anan eng tukoshek, Mpesa kotoreti anyun ilipan eng chakyinet anan eng kasarta nekiteno, ak koraa Mpesa kotoreti korib rapinik, amakiip rapishek anan kobetyo rapishek eng yon iiboti, Mpesa kotoreti kora

Netai konyalu sirkalit kandoindet tab emet akwo akobokonyor kandoindet tab barak ih ako ng'alal olekimuche ketesentai boisionik kab Kenya koba yuuno yekakoanchindos Ako ng'alal ih bek rabisiek choton che kakiyonchin sikotestai beitab boisionik

Kerichek kab tumin kotinye akochang, boision koterter, kerichek chuton chebo tumin ko ketik chekikechakuan anan chekikorib bik kele siko silonya miannuagik cheterter ter chu ko tam kiyoe anan kichobe kou busarek. Yekakorurto aitya I am kotienge kasarta nakakimwaun anan ko olekakimwaunden kele kiame kerichek chugan konyalu kiam kotienge olekakilein kiame konyil ata.

Kerichek kab tumin anan kerichekab kipkaa chekirib anyuun bikab kokwet kokerichek chu kotareti ngoka chererok ih, kele simamianso anan kora kemueten sikokimegitu amanyor kora miannuagik chemengech kora kerichek chu kotam kotareti bik koukabaketil anan Yoon kebut iame kerichek chugan sigotaretin . Kerichek chu kotareti sigokimit borta ak akiamoshe simabet appetite

Somonindet anan chito nekibakinet en sukul kotoreti anyun en tuguk Chemi tai netai komuch anyun konyor kasit anan boisionik ye kagonyor boisionik koyoe boisionik yeityo konyor chepkondok Che mokyingei en sobet kora komuch koboisien somananigan konyor koger challenges Che nyoru en sobet ak komuch anyun kogon

bendoab burasta anyun komatam kyome inendet burasta komaanyiny, benyigan kot kyaam iih komuch koek sumu en borto, yegagoib sumu en borto komuch koib myonwogik cheterter en borto ak imyan, koraa yan kakyam kot mising komuch kobar biik , nebo oeng kora kotam komagat amuun tam koburasta ngeruut teta anan ngeruut tyongiik iih yon kigoin kerichek kogenyaaa komostab burasta komagat anyun ngyaam.

Kot kiam anyun pendo nepo borowet koba borta nyon kora komuch kokon miando cheterter kobwa borta anan kora yekakobirya komuch kobar bik

Kandiisiek komiten komosuek cheterter en emeet kou kokwetisiek, kandiisiek kotam koibu tuguk sinyokoslda kouu sikaruuk, ih chumbik, sabanit, tuguk alak tugul, chemakienge en kaa. Yoon kemakienige ibeluban anan anikoite rabisiek anan ibeluban en simoit mpesa akiluban imuch koyanun tukuk inyoibaisien

Bik anyun chemiandos kelchin koam amituakik chetertere si kemwochi kounon ko borto ko makienge amituakik cheterter sikotaret kosab anan kokachi kimnatet noton nekamagat Yoon komakienge kouu mayainik ih teche anyun borto asikikochi kimnatet nemagaat yamiani chito kokochin kosab akotoret kokochi beek asikotoret kolugui kerichek chugan kobois en borto

Simoit anan rabisiek en kipsomaninik komagat yomiten sugul amuun, nyalu kosomaso matkobaisien simoit , simoit komuch koib kabuatutik kwak anan koiben kasarta nekataboisien kosomandos . Kora komuche kobaishien simoit nikaan kobaisien exam yekakopen komago muche kosoman , anan ko concentrate

Ng'uaek ih koba kamanut en borwek Chak. Ingolaabat chito komuch koyai ureriet yekakoyai ireriosiek en borta ko ista miannuagik chekatobuane kora koyae chito koek fit ih komamuche koyosit Anan konam mianogig cheterteren kora yekakoboisien chito koib kasit ih komuche konyor chebkondok cheboisoen